Jii ariyo gi nie duka maduong' mar retail. Achiel kuomgi en manager gi supervisor .Ginie teko mar lero kata kaka gik moko dhi e duka. Koro gitimo note e kitabu mar checklist gimoramora ma gidwaro mondo giket order mar gik manyien mabiro.

En jaduong' ma timo tij IT kata technician e server room. Obedo gi laptop kanyo en kar rieyo kata keto ng'ado mar system. Okonyo gi tij server .Lokruok gi waya mang'eny gi mashin matin matin manyiso ni en tich mar technology, computer network kata cyber security.

Ber mwayudo kuom tijni en gimiyo wa chenro mag ngimawa ma pile kata ngima mar jii mapile e kuonde mok wanya chope kuonde mok wanya wanya dhiye. Koro gilando nwa news mar gik matimore pile ka pile.

Gima timre kae ni en ni ipuonjo nyithi skul use of use of technology mondo omedgi rieko mar tiyo gi kompiuta e kinde manyien e sikul.